Wambere biũ harĩ na andũ macokanĩrĩire, na ingĩrora no ndarĩrie njuge nĩ andũ macokanĩrĩire magacemania either kanitha, kĩrathi na hena mũndũ ũrũgamĩte ena kamero aramarĩria kana kũina. Harĩ na ũngĩ wĩ haha mbere yake harĩ na keyboard ya kũhũra nyĩmbo cia kũina. Oguo ngĩrora aya nĩ andũ macemanĩtie handũ either kanitha-inĩ kana gĩtũngano makĩruta nyĩmbo magacokanĩrĩra makaina.

Irio ici tũcirugaga ngũrani ngũrani, kũrĩ arĩa macamũkagia kũrĩ arĩa makarangaga nĩgũkũringana na ũrĩa mũndũ arenda kũrũga irio ici, na nĩkĩ na kĩ kĩ haha? Harĩ na mboga, harĩ na ikondobia, harĩ na nyanya, na harĩ na itunda rĩhana rĩrĩa tũĩtaga mũtĩ nyanya itune. Rĩu kĩndũ ta mboga rĩrĩa tũgũtua kũrũga, kũrĩ arĩa marũgaga tugaga no kũrigariga, ĩkarigarigwo nĩ mwaki, na kũrĩ mũndũ ũkũmĩruga nginya ĩgĩe thubu.

Harĩ na mwana ũrathecwo ciindano na mũmũtheci ndaronanio. No tũkĩrora guoko kwa ũrĩa ũratheca nĩ mũndũ mwerũ, na nĩo matũreheire maũndũ megie ũgima mwega wa mwĩrĩ wa kũhũthĩra ndawa. Kana karĩa karathecwo, ndarora riri wako kahana nĩ kana gatehotete kana kũrĩa marĩ kwĩna maũndũ ngũrani marahĩtũkĩra nginya ma kĩmbeca. Matirahota gũkinyĩrwo nĩ maũndũ ma gũthiĩ thibitarĩ kũgia ũrigitani. Mareheirwo nginya hao mũcii tondũ ona nyũmba ĩrĩa mwana ũyũ arũgamĩte, aikarĩĩte, nĩ handũ nyũmba iyo ti nyũmba ĩna riri.

Mũndũ ũyũ ũkĩmũrora, meciria makwa wambere biũ mokaga kũonaninia nĩ mwonjorithia, na nĩ mũndũ wa kũhũra ũbiacara, nĩ mũndũ wa kũendia indo, nĩkĩo ekĩrĩte kagoti gakuonania wĩra wake na kĩrĩa arendia, na athiaga akĩendagia na ngari, na nĩ ngari nene ĩrĩa ironania mbica-inĩ nĩ ngari ya mũthemba wa rori nene, na indo ciake endagia na katoni, ndendagia kĩndũ kĩmwe kĩmwe, koguo endagia indo na wĩingĩ ũrĩa ihana.

Wa mbere aya nĩ andũ maronania marĩ mabangĩte ũrĩa magwĩkĩra rĩrĩa magũcemania, no thutha wao harĩ na rĩtwa rĩandĩkĩtwo Optiven. Optiven nĩ mamenyekete atĩ gũkũ Kenya nĩo endia, nĩ mendagia mĩgũnda na mendagia kũndũ ngũrani ngũrani. Koguo akorwo kĩbandĩko kĩrĩa kĩrĩ thutha kĩa Optiven nĩ gĩa kwao wĩra-inĩ, aya nĩ andũ maronania marutaga wĩra kũndũ kũmwe na mararĩ na either mararĩ na mũcemanio maracemanĩtie andũ a kwao wĩra-inĩ hamwe na makerana ũrĩa magwĩkĩra. Makerana magekĩra nguo nguo njerũ othe no kũrĩ amwe na amwe matekĩrire nguo njerũ no mena nguo njerũ handũ.

Nyanya nĩcio andũ aya, athuri aya erĩ manyitanĩire, na ngĩrora nyanya itiri mirugĩre kana itiri ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũruga. Kũrĩ andũ arĩa marugaga nyanya makareka icamũke, no maaĩ mekĩraga na cumbĩ, kũrĩ mũndũ ũrĩa ũrĩkaranga agatinangia gĩtũngũrũ, agekĩra maguta agacoka agaitĩrĩra nyanya ĩgakarangĩka agacirĩa ũgũo. Koguo nyanya ciharagĩrĩrio mĩthemba ĩrĩ. Kũrĩ ũrĩa ũgũkaranga na magũta na kũrĩ mũndũ ũrĩa ũcicamũkagia, ekĩraga maaĩ na cumbi.